Mbica ĩno, ĩrona ĩronania arũrũngani, arĩa marũrũnganĩte nĩgetha gũtetera ihoto ciao, arũrũngani aya maroneka manyitĩte gĩtangatho, kana iratathi rĩrĩa rĩronania mũtongoria wao nĩwe Nicholas Mũragũri, eyeherie kuuma gĩtĩ-inĩ kĩrĩa aratongoria, ũndũ ũyũ wĩkĩkaga maingĩ rĩrĩa atongoria meka maũndũ marĩa matagĩrĩire, kana maga kũhingia ũrĩa merĩire Wanjiku, koguo arũrũngani makaumĩra bara, nĩgetha kũmũthengia gĩtĩ-inĩ kĩu, maũndũ marĩa matũmaga atongoria mathengio itĩ-inĩ nĩ ta maũndũ ta, ũhũthĩri mũru wa mbia cia mũingĩ, kwaga kũrũĩrĩra kĩhoto kĩao, gũthiĩ mũgarũ na mũ na mũ na mawatho, na maũndũ marĩa, na maũndũ maingĩ matiganĩte, mũtongoria abatiĩ gũtongoria arĩ na wĩigananu, atekũrora kabira kana atekũrora gĩcigo kĩrĩa aumĩte, rĩrĩa ekwagarara mawatho, kana age kũhingia maũndũ marĩa mothe erĩire andũ arĩa mamũthurire, andũ nĩ mauma nĩ maumĩraga bara, kana kũrũrũngana, nĩgetha a ainũkio kana athengio gĩtĩ-inĩ kĩu kĩheyo mũndũ ũrĩa ũkũhota kũmarũbũiya, norĩa ũkũmathikĩrĩria, noria ũkũhota gwĩka maũndũ marĩa mothe marenda, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩtĩkĩrĩtio nĩ gatiba, koguo ũgateithia andũ kana bũrũri, gũkorwo na atongoria arĩa mena ũgĩ, na marũngĩrĩirie mĩtara mĩtara yao ya gũtongoria.